Nitiere wuoyi, kendo onenore ni obet e gimoro. E bade kon achiel otingó rake, to bade moro omako go tiende. To kendo orwako saa e bade no. Orwako sati marateng' eiye, kasto olwoyo gi apron, maratong'. Orwako angolo, to be kendo onenore ka obwonjo. Kende lekegi, lekene en rochere. Olielo wiye mapoth, kendo onenore ni oikore ne tich ahinya. Kendo ong'wano apron no gi e lwete. E bedege ariyo go te. Onenore ka omor ahinya, nikech tijni ma odwa tiyo.

Nitiere nyanya, kendo nyanya ng'ato nyalo chamo kaka olemo mamede teko. Nyanya bende gi kitunguu inyalo tedgo chiemo ma chiemo bed mamit ahinya. Kendo, nyanya medo chiemo rangi maber. Miyo mauso kae be oting'o alot e luete .Alot nyalo tiyo kaka yath, kendo onyalo tiyo kaka chiemo. Alot medo ng'ato teko ahinya. Nyanya gi kitunguu be inyalo ng'ad matindotindo ba ng'ato tigo kaka kachumbari. Ba omed e rech, kata e gweno ba bed mamit ahinya. Manyalo, ka ng'atno timo tich nyalo kelone ji mang'eny mabiro nyiewo chiembe , nikech nyanya gi kitunguu nigi mit ahinya.

Miyo mauso nyanya kae oting'o sanitizer kendo oketo ne nyathini e lwete. Otimo kamae mondo kik nyathini oland chilo kata seche ma oyiero nyanya kanyo. Sanitizer ni be inyalo tigo kuonde mopogore opogore kaka osuptende mondo okony dakteche kata jomatuo mondo kik giland tuoche magin godo makata ginyalo yudo kamoro. Sanitizer ni ka iseketo e lweti onego irudh lweti e dakika achiek kata mang'eny mondo ogol jamsi. Inyalo ti go bende e otende mondo kik ng'ato ocham chilo seche ma ochamo chiemo mondo kik oyud tuoche mopogore opogore, noti kode be ndalo mane korona nitie ema ne ji ohango ng'eyo tij sanitizer

Nitiere wuoyi kendo ouso e duka kanyo. To nitiere nyako ma miye gik monego omed e dukane kanyo. Gin te ginenore ka gimor kendo gibuonjo. Eduka kanyo nitiere mikate, nitiere chak , be tong' be ouso. Ouso gik mang'eny ahinya e dukane kanyo. Mano miyo jok ma dak e aluora kanyo yudo chiemo mapiyo kendo machiegni. Kendo jal maúso e duka kanyo be yudo pesa ma be nyalo konyorego kata joodgi kadipo nipok okendo. Kendo ouso gik mang'eny ahinya makata en be onyalo konyorego seche ma oonge pesa. Joma odak e aluora kanyo be nyalo biro olo chiemo kuome kasto gichulo bang'e mano miyo ji ok ri kech bute kanyo nikech en ja ohala kendo onenore ni chunye ber ahinya.

Ndalo mane atin, ne minwa gi wuonwa wuok dhi e puodho gokinyi ka gokinyi. Mano nomiyo adwaro ngéyo ni gidhi timo angó e puodho. Ka ne ika oseromo, ne gitera e puodho kendo negipuonja doyo gi puro. Ne gimiya kamoyo mondo apuri. Ka bangé ne gimiya pesa ma, ma anyalo timo go gimana adwaro. Pesa go nemiya mor ahinya, kendo kamano e kaka ne omiyo ahero pur kata doyo. Kendo ka ne cham ochiek, ne imiya kendo ne aber mamor ahinya, ba adhi asung ne nyithindo owetena. Pur ber ahinya, nikech omiyo ngáto bedo gi teko mangény kendo ngimane bet maber. Nikech ka ngáto puro otimo tich mar rieyo fuondene. Koro two ok yudo kata okmake mapiyo. Kaka an sani an gi teko mangény kendo be twoche ok maka mapiyo ahinya.

Jalni chalni oyae duka maduong'. Kendo kanyo iuso gik ma opogore opogore. To kidwaro nyiewo nyaka ichul gi pesa . Inyalo chulo gi gi yor mar benki , inyalo chulo gi gi yor mar, yo mar mpesa, kata inyalo chulo gi gi cash. Ka pesa ni ngény ahinya mohingo gino, iduoko ni pesa modong' e wiye. Kanyo be nyaka ngád osuru ma idhi chul ne sirkal. E duk maduong' kanyo be, nitiere jotich. Kendo jotije go ichulo osara. Manomiyo ohala bet maber, kendo ji ka ji be yudo yuto gi kuom tich ma gitiyo, ka ngáto odhi nyiepo. Gima ogo tick no, mano nyiso ni osengíye kendo onone kendo ngátno ok okwalo kanyo. Kendo ma ondik kanyo kaka seyi, mano nyiso ni giseyie gi gima ngátno onyiewo kanyo.

Mae en office manyien, ma koka ne oger. Kendo nenore ni idwa yawe ayanga mondo ji ochak tiyo godo. Office kae en kuma ngáto nyalo goye lipot ka ngáto otho kata ka nyathi onywol, mondo ondike ni nyaka sirkal ngéye ni entiere. Office ni be dhi miyo ji bet go tich ahinya. Nikech ibiro ndik jokma lwoke. Kendo kata jok ma dhi tiyo office kanyo be nyaka ndiki. Kendo nyaka chulgi pesa. Jok ma biro tiyo gi office kanyo, be dhi tiyo gi taya. Kendo gibiro tiyo gi pi manitiere kanyo. Jogedo mane ogero office ni be noyudo pesa. Kendo kata kuma ne gidhi nyiewo mabati, kata lowo kumane giyudo be nochul gi pesa. Mano omiyo office ni dhi bet gi nengo ahinya. Kendo dhi konyo jokma nitiere e alwora kanyo. Nyaka sirkal be odhi konyo ahinya, nikech sirkal biro ngéyo ji adi ma onyuol, kata ji adi motho e ndalo marom nade.

Alot kabich nigi kony mangény. Achiel kuom gi en ni inyalo ngáde kendo ngáto chame kaka alot gi chiemo moro. Kata ngáto nyalo chame mana nono kamano gi kuon. Kabich be inyalo ngád matindo tindo kendo oriw go nyanya gi kitungu ba los gima iluongo ni salad. Ma ngáto nyalo chamo seche ma ochamo gweno kata ringó kata chips. Alotni medo ngáto teko kendo miyo ngáto bedo motegno ahinya. Spinach be opidh kanyo, kendo mano be ngáto nyalo chamo kendo ba changi. En gi ber mangény ahinya, kendo onyalo miyo jatuo teko kendo be ngáto nyalo chame kaka lot e ode kanyo. Ngát mane opuro puodho ni be ne oyudo pesa, nikech ok inyal mana puro puodho kamano, ma onge pesa ma iyudo. Wuon alodegi be nyalo uso ba yud pesa ma okonyore godo. Ba onyiew go gik ma ogombo kata gik mane odwaro ga nyiewo.

Nitiere nyathi ma wuoyi maochung' kendo onenore ni en gi ng'ol. Tiende achiel onge. Kendo oketne gik manyalo konye gi wuotho. Omor kendo obuonjo. To leke ge gin rochere, kata gi ng'olne ni, en pod omor amora. Orwako onyasa marambulu kendo nigi rachar. Orwako sati marachar to okikore gi mbulu gi rateng' gi ratong' bende nitiere mbele kanyo. Nyathini mor kendo ochung' e kor ot. Mano temo nyisowa ni kata ka ng'ato nigi ng'ol seche moko kata kinde mang'eny obet mamor. Ok en paro mar ng'ol neno kende ema oparo.

Nitiere ji mamielo tuoro e chuny pap. Kendo ji nitiere mang'iyogi. Jok ma ochokore kae nyalo bet ni oa kuonde ma opogore opogore. Miendni nyalo nyisogi kaka chon ne miel kendo kaka ne gitimo gikgi e aluora kanyo. Jogi owicho tiendgi rangi mar bendera mar Kenya kae. Rangegi ne ginyiewo gi pesa. Kendo mano nyiso ni jogi ka osemiel to ibiro chulgi nikech gitimo tich maber be nyaka giduok pesa mar gik maginyiewo kanyo. Mae inyalo yudo ni e tich magitiyo. Koro nyaka chulgi mondo gidhi mbele gi tiegi kata mondo giyud pesa maginyalo konyorego kata ginyalo konyo go joodgi..

Dhok nigi tich mang'eny ahinya kendo gikonyo. Dhiang' ma dhako inyalo nyiedhi bagol chak ma ng'ato usi kata ng'atno nyalo tiyogo eode. Dhok be inyalo ng'adi kendo ti go kaka chiemo nigin ring'o madhano nyalo chamo. Kendo ng'ato be nyalo uso ring'o no balos ohala kod dhiang' . Dhienge be itero kaka kaka mich seche ma ng'ato dhi nyombo. Moko be inyalo puonjgi dhaw ba gidhi gipiem e dhaw gidhienge moko owetegi. Dhiang' en gima ber ka ng'ato bet godo e ngimane. Gikelo be ng'ato yudo tich kaka jokua jamni kadhienge de onge de gionge tije gi. Mano miyo onego warit dhienge maber kendo migi chiemo kaka owinjore mondo wakonyre kaka oganda be wadak maber.

Nitiere jok ma obiro mondo ong'e wach kansa matut ahinya kendo nitiere nyako achiel masiemo negi lap top. Kendo otemo puonjogi gik ma onego ging'e. Gi ng'iyo ka gima gitemo winjo gik manyakoni nyisogi. Kendo achiel kuom nyirigo oting'o kalam to en gi kalatas enyime. Ondiko gik ma gipzonjore. Jogi ochokore kae mondo ging'e wach kansa kata kaka ng'ato koyudo kansa gima onyalo timo kata kuonde ma onyalo dhiye mondo oyud konyruok.

Ma ochung' to wuoyo gi microphone iluongo ni Rigathi Gachagua. Ne en jalup ker mar Kenya William Samoei Ruto to ne ogole e kom. Sani opingo sirikal kendo otemo nyiso sirikal gik ma onego otim, kata ma ok onego otim. Kendo ogolo siri mar sirikal mane ji kia. Etoke nitiere obila, omiyo kanyo bedo gi arita maber kendo jok ma ok owinjore ok donj kanyo. Wuoyi moro moruako law marakuaro be ochung' etok Rigathi Gachagua, kendo ong'iyo jok mawuok kata jok madonjo.

Nitiere apiko kendo wuon go nenore ni obetie. Oa kelo ng'ato ma ochung' e bathe kanyo. Ng'atni neore ni chulo ja opikono pesa gi simu emomiyo ong'iyo simbe kamano to ja opiko rito mondo otiek chulo pesa. Bang'e ja opiko dhi mbele gi tijene mar ting'o ji to ichule. To wuoyi mochung' kanyono be dhi timo tije ge manokele kanyo. Gin te gikonyore nikech ja opiko oting'e to en be oti ochulo ja pesa ma okele kanyo. Nyime be nitiere ng'at mariembo ndiga to oting'o ogunia e toke kanyo. Chal ni otero kuma onego oguniano obedi to en be okonyore nikech ok oting' ogunia etoke kata kende. Ndigano konye maber ahinya. Ng'ato be wuotho e bath ndara kanyo, onenore ni odhi kuma odwa dhiye no.

Jok moko timo ohala gi rabolo, gi nyiewo kendo giuso neji. Ng'ato nyalo kawo rabolo ma ted kaka chiemo. Ogolo pote kendo ochielo maber kaka chiemo maji cham mayieng'. Jok moko be boko rabolo kamano, ma gimadhgo chae, Jok moko be kuogo rabolo kendo chamogi kaka olemo. Rabolo nigi teko kendo konyo mang'eny e dend dhano. Dakteche mang'eny sero ji mondo ocham rabolo mondo dendgi obed gi teko makata ka tuo oyudogi, dendgi nyalo gore gituochego ma gibed maber. Opoko rabologo be inyalo mi jamni mondo ocham. Gikonyo jamni ahinya kagimiyo jamni bedo gi teko kendo jamni be nyalo golo chak maber.

Kabich yudore e aluora mang'eny kendo itiyo godo kaka alot. Ng'ato nyalo ng'ade ma chame gi kuon. Jok moko bende ng'ade matindo tindo.,kiko gi nyanya gi otungu kendo giporo e chumbi. Gitiyo go kaka kachumbari ma ng'ato nyalo chamogo ring'o, rech, kata waru mowang'. Alodni nigi teko mang'eny ahinya kendo dakteche mang'eny nyisoji mondo ocham. Okonyo ng'ato seche ma odhi e cho mondo kik obed gi cho matek ahinya. Omedo ng'ato teko kendo omiyo i ng'atno bedo mayom.